Ndĩrona mandĩko marĩa maburonjektĩtũo nĩ kombiuta handũ rũthingo-inĩ, na rũrĩa andũ maikarĩte thĩ magĩtuĩka a gũtarĩrio, kũringana na ũrĩa marabundithio. Ũyũ nĩ ũthii wa nambere wa teknoronjia, ĩrĩa andũ maratuĩka agũbundithio makĩonanio rũthingo-inĩ, ũrĩa maũndũ mabatiĩ gũkorwo makĩoneka na kũringana na gĩthomo kĩrĩa mokĩte gũthomithio either nĩ kĩa maũndũ ma andũ, kana nĩ ũndũ wa ũndũrĩa andũ mabatiĩ gĩkorwo magĩikarania, nĩũndũ wa maũndũ maya mao maragĩthomithia ma empowerment na na kũhĩgĩria andũ.

Nĩma kĩndũ gĩkĩ nĩkĩrĩ bata mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa nĩgũkorwo nĩ irio cia ngombe kana ngũkũ iria ciheagwo ngũku nĩgetha cituĩkĩ nĩcia kũneneha na cikinye handũ cikũhota gũciteithia nigetha cikorwo nĩcikũreki.O rĩngĩ noũkorwe oũkorwe nĩ irio cia ng'ombe iria ciheagwo ng'ombe nĩgetha cingĩhie iriia cigũkorwo rĩraruta na mũrĩmi akorwe wa guthii na mbere thĩinĩ wa ũrĩmi wake.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa nĩ kampiuta nĩ kũndeithĩrĩirie mũno nĩ ũndũ wa gũika maũndũ makwa rũrenda-inĩ, na nĩ kĩndeithĩtie nĩ gũkorwo nĩ kĩrĩ ihenya rĩingĩ mũno, na ũngĩkorwo ũgĩka ũndũ waku, nĩ ũkoragwo wa kũwĩka naihenya mũno na nĩ kũndeithĩrĩirie kũrora maũndũ makwa ma cukuru kana maũndũ makwa ma rũrenda-inĩ marĩa thirikari ĩraabatara gũkorwo tũkĩrora ta KRA, kana eCitize, na ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ĩteithĩrĩirie nĩ gũkorwo, nĩ ũthii mwega wa nambere.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩrĩ bata mũno mũno mũno kũrĩ andũ a rũrĩrĩ-inĩ rũakwa, nĩ gũkorwo nĩ gĩkoragwo kĩ rũrenda-inĩ. Nĩ gĩkoragwo thimũ-inĩ, ona kampyuta-inĩ citũ. Nĩ gũkorwo, athaki a ngano cia ngerekano, nĩ makoragwo magĩikia mbica ciao gũkũ iria makoragwo marekondete. Naithuĩ arĩa tũkaga tũgaciona, magatuĩka akũrĩhwo nĩ tondũ nĩ tũthire tuona. Na nginya aini arĩa makoragwo rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩmaikagia nyĩmbo ciao na tũgatuĩka agũciona. Na twaciona nĩ matuĩkaga a kũrĩhwo na magakinyũkia ikinya rĩũ rĩngĩ mũtũrĩre-inĩ wao.

Ũndũ ũyũ wa gũtwarithia andũ thĩinĩ wa mĩcemanio-inĩ nĩ ũbatiĩ gũkorwo na ũmenyo wa kũhũthĩra kampyuta, na indo iria ũrabatara. Nĩ ũrabatara gũkorwo wĩna kampyuta, na nĩ ũrabatara gũkorwo na rũthingo rwa white, na nĩ ũrabatara gũkorwo na kĩndũ gĩtagwo projector, ĩrĩa ĩhũthĩkaga nĩgetha, kĩndũ kĩrĩa kĩronania kampyuta-inĩ yaku, gĩkahota kũonithĩrĩria rũthingo-inĩ nĩgetha andũ arĩa ũratarĩria, makahota gũkorwo nĩ maranyita ũndũ ũrĩa ũramonereria, na makahota gũthoma, na mũgatwarana ikinya o ikinya.

Nĩ mũcemanio ũrĩa arimũ metĩtwo thĩiniĩ wa mũcemanio, metĩtwo nĩgetha gũkorwo nĩ megũbundithio. Na nĩ mĩng'endere mĩega mũno tondũ nĩ meratũĩka a gũbũndithio ũrĩa mekũkũhũthĩra kampyuta ici, kana nĩ tondũ ũthiĩre wa nambere thikũ ici, ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ gũthomithia ciana. Nĩ mokaga magabundithio. Na nĩ ndĩrona mũthuri wĩhaha anyitĩte kamero, na hena kĩndũ kĩrĩa kĩhũthĩkĩte nĩgetha arimũ makahota gũbundithia wega, projector nĩ ĩratũĩka ya kuonania rũthingo-inĩ wega, kana mbũndi-inĩ, nĩmatũika a gũbundithio ũrĩa magũkorwo makĩmenya kũhũthĩra kampyuta ici na makorwo makĩmenya ũrĩa megũthiĩ gũbũndithia arutwo, nĩgetha arutwo matuĩke a kũnyita ũndũ ũyũ, na makũrĩrĩre moĩ kũhũthĩra ng'enda ici cia kĩĩrĩu.

Thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa hena mathukuru manyihĩirwo nĩ indo, mũno mũno cia mĩtambo ya kĩrĩũ, na nĩ gũkorwo nĩ marabatara gũkorwo mena kampiuta. Nĩgũkorwo nĩ ũrakora kĩrathi kĩmwe kĩna arutwo mĩrongo ĩtano, no thukuru ng'ima ĩna kampiuta ithano. Koguo nĩgetha atĩ mathiĩ gũthoma, nĩ maragayanio, kana kompiuta ĩmwe ĩgakorwo ĩna arutwo ĩkũmi. Koguo nĩ ĩrabatara gũkorwo na kampiuta nyingĩ, na ona ũguo, hena tũkampiuta tũtũ tũnini, tũreĩta tablet, tũrĩa ciana cingĩkorwo nĩciranengerwo, na o kĩrathi o kĩrathi gũgakorwo kwĩna tablet ici ta mĩrongo ĩtatũ, nĩgetha arutwo aya magakorwo atĩ, o mũndũ nĩ aranyita kĩrĩa arabundithio nĩ mwarimũ, tondũ kĩngĩkĩũmbĩrĩrwo nĩ andũ aingĩ, magũtuĩka a kũhutiahutia, na nginyagia nĩmegũthũkia. Ũguo o mũndũ ena kĩndũ gĩake kĩrĩa ndĩrona nĩ tablet, no mahote gũkorwo magĩthoma wega, na makanyita, na rũciũ rwitũ rũgakorwo atĩ ciana citũ nĩirahota gũthoma wega.

Mawĩtĩkio ma andũ nĩ matuĩkĩte gũkorwo metĩkĩtie atĩ, tekinoronjĩ thĩiniĩ wa mathomo ma mathabũ, no mũhaka gũgakorwo na tekinoronjĩ. Tondũ mathabu thikũ ici hena kĩndũ kĩrakorwo nĩ kĩrabundithia mathabu maya, ona science, ona engineering, nĩ gũkorwo atĩ tekinorojĩ nĩyo rũciũ ruitũ na nĩyo, system ya kĩndũ gĩothe kĩhutanĩtie na mathomo, mathabu, scince na engeneering na maũndũ marĩa marakorwo magĩbuatĩrĩra, kana system iria tekinoronjĩ ĩrabuata nĩgetha ũndũ wothe, na maũndũ mothe marathiĩ magaikio kampyuta-inĩ nĩgetha mũndũ akorwo nĩ arathoma wega na mũndũ akanyita kĩndũ giothe kĩrĩa kĩrauma mathabu-inĩ. Mũno mũno engeneering kana waki, kana kĩndũ gĩothe. Ta waki wa nyũmba, nĩ ũroka ũkonio mbica-inĩ ũrĩa mũndũ agĩrĩire gũkorwo agĩka maũndũ macio mothe.

Ĩĩ nĩma nĩ kũrĩ ikĩro ĩria ciigĩtwo nĩ ũndũ wa mĩako ya macukuru-inĩ nĩ gũkorwo andũ nĩmaroka magathima tĩri gĩ-tekinoronjĩ, magoka makarora tĩri ũyũ wa haha haitũ, gĩcigo-inĩ gitũrĩ, ũngĩkua ngoroba cigana ũngĩakwo. Koguo angĩkorwo cukuru nĩ ĩrabatara gũkorwo ĩgĩakwo, na tĩri ũrĩa wĩhau no ũkuire ngoroba ithatũ tu, iria cingiakwo, nĩgũkorwo atĩ, tĩri ũyũ witũ nĩ mũhũthũ ndũngĩhota gũkuwa ngoroba ikũmi kana inyanya. Koguo ngona ikĩro ici nĩ ciĩkĩrĩtwo mũno, na andũ arĩa maroka gũthima, nĩmarathima tĩri na njĩra ya tekinoronjĩ, kana kũrora ngina ũrĩa mũgũnda ũikaire; kana nĩ mũinamu, ũhana atĩa. Koguo nĩ ndĩrona macukuru nĩ marakwo na njĩra irĩa ibatiĩ, nĩgũkorwo ikĩro cia tekinoronjĩ nĩ irakorwo igĩthima na kũrora nĩkĩĩ gĩbatĩi gũkorwo gĩgĩakwo rĩna na gĩbatiĩ gũakwo atĩa.

Ĩĩ nĩma hena ikĩro iria ciigĩtwo kuonania wagĩrĩrũ wa mĩako ya tekinoronjĩ macukuru-inĩ itũ, nĩ tondũ athimi a tĩri nĩ mokaga makarora, nĩ mokaga makarora tĩri ũyu witũ ũngĩkuwa ngoroba cigana. Koguo mangiona, tarĩu gũkũ gwitũ nĩ mokaga makarora makona atĩ, tĩri ũyũ ndũngĩkua ngoroba makĩria ya ithatũ. Koguo nĩ kuonania, contractor angĩũka agĩaka, ndabatiĩ gũkĩria ngoroba ithatũ, nĩ tondũ wa kũgitĩra ciana. Na mangĩaga kũrora ũguo, nyũmba ici no cituĩke cia kũmomoka.

Nĩkũrĩ na ũguni mũnene mũno gũthomithia ciana tekinoronjĩ cirĩ nini, nĩtondũ ciana ici nĩcikũraga ciĩ na ũgĩ wa mwanya, na nĩciratuĩka cia kũmenya ũrĩa cibatiĩ gũkorwo cikĩhũthĩra. Ona ningĩ, ta thaa ici, andũ arĩa matathomete tekinoronjĩ, nĩmaraorwo akũheo ihinda iritũ nĩ ciana ici, tondũ nĩmarakorwo mena ũgĩ wa mwanya mũno, na oũguo marathiĩ mathiĩte, ona mwana agĩtuĩka nĩarathoma tekinoronjĩ ĩno, nĩaratuĩka nĩarakorũo ena ũgĩ wa kũhũthĩra kombiuta, na nĩarakora ningĩ nĩarakorwo akĩruta mawĩra kũu thĩiniĩ, na atakinyĩte mĩaka mĩrongo ĩrĩ, nĩagakorwo amenyete kũhũthĩra indo ici, na atĩ, kinya mawĩra-inĩ nĩ agetwo, tondũ, rũciũ, thikũ ici andũ matirandĩka maratathi-inĩ, nĩgũkorwo atĩ o ũndũ woothe nĩũrakorwo ũkĩigũo mĩtambo-inĩ ya tekinoronjĩ, na ciana ici ciagĩkũra hĩndĩ ĩyo citigakorwo ciĩna kahinda karitũ mũno, atĩ gakwandĩkwo mawĩra-inĩ ma kũhũthĩra tekinoronjĩ. Nĩmagatuĩka akuoyũo, na mahote kũguna aciari ao nĩtondũ nĩmathomithĩtio tekinoronjĩ.

Andũ nĩ matũĩkĩte a kũhĩmbĩria kothi cia intaneti mũno nĩũndũ wa wĩtĩkio wa arutwo na arutani, nĩgũkorwo arutwo nĩ marakorwo magĩthomithio mũno wega mũno nĩ arutani. Na arutani nĩ marakorwo akuona arutwo, nĩ tondũ mawĩra maya kana kothi ici cia intaneti nĩ cirakorwo cikĩmaheithia mawĩra mega mũno, nĩgũkorwo andũ nĩkĩo marathiĩ magathomera, kothi cia intaneti na magathiĩ magathomera, na mathoma kuuma na hau nĩ marona mawĩra. Koguo ma colleges nakĩĩ, ma university, nĩ matuĩkĩte agũthomithia intaneti-inĩ. Na nĩ marahũthĩria mathaa nĩ gũkorwo mũndũ no athome o handũ hothe arĩ, na no athome nginya ewĩra-inĩ. Koguo andũ nĩ mahĩmbĩirie nĩ gũkorwo wĩtĩkio, maya magũkorwo atĩ mũndũ athoma kothi ici intaneti-inĩ, nĩ arakorwo akĩrora mathaa make, na onĩngĩ arĩkia nĩ agakorwo akĩona wĩra, nĩgũkorwo rũcio rũitũ na mathomo maitũ nĩ marathiĩ nambere magĩkũra nĩũndũ wa tekinoronjĩ, na gĩthomo kĩrĩa kĩrathomithio gũkũ bũrũri-inĩ.

Kũhũthĩra tekinoronjĩ ĩrĩa tũhetwo na thirikari ĩna andũ arĩa mena kothi ici cia tekinoronjĩ, no mahote kũrora gĩthurano harĩa gĩgakorwo kĩrĩ, na nomatuĩke a kũrora, atĩ harĩa ciana cigakorwo cikĩrĩkĩrĩria igeranio ciao, marĩkia o ũguo mainũka, nĩ gũkorwo gĩthurano gĩgakorwo ihinda-inĩ ĩyo, na gĩthurano tondũ gĩkoragwo gĩtamũthenya ũmwe na nĩ gũkoragwo kambeinirĩ, koguo no makorwo mainũkĩte mbere mweri ũmwe, na nĩgetha makorwo nĩ marĩkia gatagatĩ gĩthurano mũico wa mweri. Marĩkia o ũguo, kwanĩrĩrwo ciana cigakorwo nĩ cia coka cukuru, na cikahota gũthoma. Koguo no ndore nĩũndũ wa tekinoronjĩ ĩrĩa tũĩnayo ya kũrora ngina mathaa na thikũ, no mahote kũrora na system ciao cikorwo cikĩmera rĩrĩa magakorwo magĩka ithurano ciao. Nao kamati ya thukuru kana ya gĩthurano nomahote ma kũnyitana, makamenya nĩrĩ matabatiĩ gũkorwo magĩka ithurano ici, kana nĩrĩ ciana ici cigakorwo cikĩinũka.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa kĩhana tarĩ thumu wa bũũ, kana wa mbũkũ ũrĩa ũronekana nĩ mũnyitanu na ũkoma, nĩ ĩgereire atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ ũtuĩkaga wa gũkiunanga, na nomũhaka ũkiunange, nĩgetha gĩkorwo kĩamumuthũka, nĩgetha thĩmũ ũyũ ũmumuthũke, ũkorwo atĩ nĩ ũgũĩkĩra tĩri-inĩ, na tĩri ũhote wa kũnyua thumu ũyũ, na nĩgetha mũmera ũrĩa ũgũthiĩ kũhanda hau, ũkorwo atĩ nĩ ũgũkũra na njĩra ĩrĩa ũbatiĩ, na ũgĩe magetha.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa kĩhuana nĩ tarĩ thumu ũrĩa wa bũũ, kana thumu wa mbũkũ ũrĩa ũmanagĩrĩra handũ hamwe, nĩ ngeregia maũndũ tondũ ũndũ ũyũ kana kĩndũ gĩkĩ nĩgetha gĩkorwo atĩ nĩ ũgũgĩĩkĩra tĩriinĩ, no mũhaka ndĩrakoragwo atĩ nĩ ndĩrakiunanga kana ngakĩhũrahũra na banga, nĩgetha gĩkorwo atĩ nĩ gĩkũmumuthũka na nĩgetha gĩkorwo atĩ nĩgĩkũmumuthuka na nĩgetha ngorwo atĩ nĩ ngwĩkĩra tĩriinĩ na nĩgetha tĩri ũcio ũkorwo wĩna kanya ga kũhota kũgucia thumu ũyũ na nĩgetha mũmera ũrĩa ngũhanda hau ũtuĩke nĩ wagũkũra wega.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrĩa kũhandagwo mũgũnda itũ na gĩgakorwo atĩ nĩ giakũra, nĩ njũgũ ya ũgĩkũyũ ĩrĩa atĩ nĩ ĩhagĩragwo na gĩtheri na ĩgatuĩka ya kũhĩa na gĩkarugwo. Njũgũ ĩno ya ũgĩkũyũ mambura-inĩ ta mohiki, kana kũracia kana rũracio, nĩ ĩtuĩkaga ya gũthondeka kamũkimo kega mũno, karĩa kahotaga, nĩ gakũrĩo mambura-inĩ, na gakahe igongona rĩũ rĩa bata mũno, na rĩgatuĩka atĩ andũ nĩmekũrĩte njũgũ ya ũgĩkũyũ, ĩrĩa ĩkoragwo na bata mũno.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata rũrĩrĩ-inĩ rwaka ũrĩa nĩ ũrĩithia wa ng'ondu, ni wa bata mũno nĩ gũkorwo atĩ mũrĩmi nĩ ahotaga kwendia ng'ondu ici kana mbũri ici irĩa athiyaga akenderia andũ a bucĩrĩ arĩa mathiyaga magacithĩnja na makendia ci ta nyama, koguo mũrĩmi nĩ ahotaga kuona kĩng'otore gĩake na akahota gũthithithia na mũtũrĩre wake. O na ningĩ nĩndĩrona hena ũndũ ũngĩ wa bata nĩgũkorwo o mbũri o mbũrĩ nĩndũre matũ na igekĩrwo tagi, Kogwo nĩ kuonania mbũrĩ angĩmĩaga nĩatuiĩkaga wa kũrora tagi-inĩ, nĩ tagi ĩtaronekana, nĩ mburi ĩrĩkũ itaronenaka na ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩwabata mũno nĩ tondũ nĩ ahotaga kwendia mbũri ici aciendia akahota kuona kĩndũ na agatũarithia mũtũrĩre wake na mbere.

Ũndũ ũyũ wa kũrĩma mĩgũnda mĩnene mĩnene ĩrĩa andũ mahandaga mbembe nĩ ũcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩ gũkorwo thikũ ici nĩ tũragita tũrathi tũkarĩmĩra andũ mĩgũnda-inĩ. Nĩ gũkorwo atĩ, nĩ ũrahũthia mĩena ĩrĩa ya kũrĩmĩra kana kũrĩma mĩgũnda ĩno na ũndũ ũyũ nguona nĩ ũcenjetie mũno nĩ gũkorwo arĩmi matiratuĩka makanũga mũno magĩtinda magĩcimba nĩ gũkorwo karagita gaka ga gũthiũrũrũka gũkũ o mathaa maigana ũna no tondũ nĩ kahũthũ na nĩ gakũhota kũhũthia wĩra rĩ, gakahũthia wĩra na ũrĩmi ũgakorwo wĩ mũhũthũ mũno na mũrĩmi akahota kũhanda kĩndũ kĩrĩa arenda kũhanda.